Nĩatũaraga irio cĩa kũrĩa kũrĩ andũ arĩa rĩngĩ ta andũ arĩa maikaraga barabara-inĩ, ma morũraga ciana irĩa itarĩ na aciari, ũgakora nĩagũraga irio, indo cia kwĩhumba, iratũ, akamatwarĩra. Na ona nĩtwonete anyitĩte ciana nyingĩ guoko, akamathomithia, ta nĩ harĩ mũriũ wake ũmwe, ũtarĩ wake, no nĩ mwana oire, akĩrera, agĩthoma, na rĩu akũrĩte e ũmwe wa mũciĩ wake. Koguo nĩarutaga wĩra wa bata mũno gũteithĩrĩria andũ, na nĩma ona angĩkorwo arĩ gavana wa tene wa itũra rĩa Nairobi, ona eherete gĩtĩ-inĩ kĩu, nĩonekanaga nĩ mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku wa igũrũ, tondũ nĩ mũndũ ũteithagia andũ mũno na njĩra ĩ igũrũ.

Aronekana arĩ mũirĩtu mũnini mũno na no akorwo nĩ mũirĩtũ ũtarĩkĩtie nginya gĩthomo gĩake tondũ ũkĩmũrora nĩaronekana arĩ o kĩwango-inĩ gĩa cukuru aríĩ marathi cukuru. Niaronekana aumĩte kũndũ kwĩna thĩna tondũ ona ngũũ ici akuĩte nĩironania nĩ kũndũ matahĩmbĩirie ũthii wa nambere na maũndũ maya merũ mokĩte makonainie na ũrugi kwogo o marahũthĩra o njĩra cia tene na to njĩra cia tene to ona rĩu nĩirahũthĩka nó ũkĩringithania na tene itirahũthĩka mũno rĩu tondũ nĩ njĩra nyingĩ cia ũrugi ciokĩte kwi thitima nĩ njĩra nyingĩ mũno kwa ũguo nĩaronekana tarĩ mũndũ ũngĩbatara gũcoka cukuru na ateithĩrĩrio na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ.

O mũndũ o mũndũ nĩabataraga ihinda rĩa kũhurũka, na ihinda rĩake, rĩavgwĩcokeria ngatho, tondũ nĩma maũndũ maingĩ, marĩa andũ maragerera, na tũngĩtwĩka, tũrekĩrĩra o maũndũ ma gwetha mbia, maũndũ ma kũmatha hĩndĩ ciothe. Nĩũrakora atĩ andũ nĩmarwarwa nginya mĩrimũ ya meciria, ũgakora, ta andũ aya anini mũno, nĩmararwara naihenya mũno, amwe nginya mekerĩire kũhũthĩra ndawa iramarehera maũndũ moru. Koguo thutha wa kũruta wĩra mũno,o mũndũ nĩabataraga ihinda rĩake rĩa kũhurũka, ihinda rĩa gwĩcokeria ngatho, na ihinda rĩa mwĩrĩ waku, kũgĩa ũndũ mwerũ, na mũndũ nĩagũbatara kumagara gũthiĩ kuona, mabũrũri mangĩ, kana ogũkũ bũrũri gwitũ handũ harĩa ũhurũke. Naũgĩe na Ihinda, rĩa kũgĩa, wee ihinda rĩa kwĩmenya, ta mũndũ makĩria, koguo nĩ ũndũ wagĩrĩire mũno.